Ũyũ nĩ mũteti Raila Odinga rĩrĩa arũgamĩte akĩenda gũthurwo ta mũtongoria wa bũrũri. Na nĩ manyitanĩire na Martha Karua makĩenda gũthurwo na nĩgetha matongoria bũrũri ũyũ, no matiahotire kũhĩtũka. Ningĩ mũteti ũyũ nĩ akoretwo akĩrũgama gĩtĩ kĩu kĩa mũtongoria wa bũrũri kwa ihinda iraya. Na ningĩ nĩ akoretwo e mũtongoria wa kĩama kĩa ODM kwa mĩaka mĩingĩ. Koguo nĩ mũndũ ũkoretwo e mwanasiasa kwa ihinda iraihu. Na nĩ tũrona andũ nĩ maumĩrĩte mũno makĩria makĩenda gũthikĩrĩria ũrĩa ekwenda kũmera.

Rĩrĩa mũndũ ena mbeca nyingĩ nĩ akoragwo e mũtego-inĩ wa gũcihũthĩra na njĩra ĩrĩa ĩtaagĩrĩire. Njĩra ĩrĩa njega nĩ kũhingũra akaũnti ya bengi na nĩgetha wĩrute magerio-inĩ. Rĩrĩa waiga mbeca ciaku akaũnti-inĩ nĩ ũkoragwo ũgitĩrĩte mbeca icio tondũ kũiga mbeca nyingĩ mũciĩ no ciiywo na ikũrehere mogwati maingĩ mũno makĩria. Niĩ mwene ndirĩ ndahota gũkorwo ngĩiga mbeca nyingĩ, tondu mĩonere yakwa ya mbeca nĩ mĩnini. Na kwoguo mahũthĩro makwa makaingĩha na ndingĩhota gũkorwo ngĩiga mbeca icio nyingĩ.

Motungata ma mbeca nĩ marĩkĩtie gũkinyĩra andũ aingĩ mũno makĩria na njĩra nene. Nĩ tondũ M-Pesa nĩ mũbango ũrĩa ũteithĩtie andũ aingĩ kũruta kana gũtũma mbeca kũgerera thimũ-inĩ. Ningĩ nĩ harĩ na mũbango wa Equity na Co-operative ĩrĩa ĩhotithagia mũndũ kũruta mbeca rĩrĩa wathiĩ harĩ mũndũ ũrĩa wĩna macini ĩyo, na agakũrutĩra mbeca irĩa ũkwenda. Kana ũkamũhe mbeca agagwĩkĩrĩra kũhĩtũkĩra macini ĩyo. M-Pesa nĩ ĩteithĩtie andũ aingĩ mũno nĩ tondũ wĩna mbeca wathiĩ harĩ mũndũ ũcio wĩna ũhoti ũcio wa gũgwĩkĩrĩra, egũgwĩkĩrĩra thimũ-inĩ yaku. Na to nginya ũthiĩ nduka-inĩ okorwo ũrenda kũgũra kĩndũ na mbeca baribari. No ũkorwo wĩna mbeca icio thimũ-inĩ na ũhote kũrĩha ũtungata ũcio. Ningĩ mũbango wa Equity kana Co-operative.

Gũtũma kana kwamũkĩra mbeca kũhĩtũkĩra thimũ-inĩ nĩ ũndũ ũcenjetie mĩtũrĩre itũ na njĩra nene. Tene andũ marakuwaga mbeca baribari, na nĩ kũrarĩ na mogwati maingĩ, nĩ tondũ ũici wa mbeca ũrarĩ mũingĩ mũno. Ũmũthĩ ũyũ no ũhote gũkua mbeca ciaku na thimũ na ũhote kũhingia mabata maku mothe. Ningĩ no ũhote kũrĩha motungata mothe ũkĩhũthĩra thimũ yaku. Andũ o hamwe na makambuni maingĩ nĩ maamũkĩrĩte ũhoro wa kũrĩha motungata na thimũ, nĩ tondũ hau kabere hararĩ na ũgwati mũnene mũno wa gũtunywo mbeca nĩ ekinaĩ. No rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũnyihĩte na njĩra nene na ũgateithia andũ gũkorwo marĩ harĩa hagĩrĩire.

Mbica ĩrĩa ciahũragwo hĩndĩ ya mũthũngũ, ci arĩ cia rangi mũirũ na mwerũ na atumia aya maraoneka matiarĩ na iratũ, no mũthuri ũyũ nĩaroneka arĩ na handũ atongoragia nĩ tondũ ona nguo ciake nĩironeka nĩ nguo ci arĩ cia bata. Maikaraga nyũmba cia thingagwo na mai ma ng'ombe hamwe na mũhu na ikagitwo na mathanjĩ, hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ũhoro wa gwaka nyũmba cia mahiga, no ĩndĩ andũ maikaraga cia ndoro.